Wambere, he hĩndĩ ũngĩthiĩ kũiga mbeca ciaku, ũkore hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mĩtambo ya M-Pesa ndĩraruta wĩra. Wũikare weterere, na rĩngĩ nĩũkũneanĩte, na ciekĩrwo. Rĩu ũrĩa ũneire akauga nĩaciĩkĩrire, no we mwena waku wa thimũ-inĩ, ndũraciona, itirĩ irakũrehera kĩmenyithia kĩa nicingĩrire. Rĩu ũgakorwo wikarĩte hau ndũramenya kana ũthiĩ, kana weterere nginya wone kana nĩcirĩũka, ũguo igakuoyera mahinda maku. Wakerĩ, waciĩkĩra, ningĩ gũciruta, ngarama yakũruta nĩyongererekete mũno, ũgakora mahinda mangĩ mũndũ arona ona nĩ kaba wage gũciĩkĩra, wũikare onacio nyũmba. Tondũ riũ waciĩkĩra no wĩkĩrire nginya nyingĩ, ũtare nginya cia gũgaciruta. Ũndũ ũngĩ, nĩ gwĩtigĩra kũiywo mbeca, tondũ rĩu wũici nĩwaingĩhire mũno, ũgakora rĩrĩa ũrekĩra mbeca, kwĩ mũndũ ũramenya nĩũrekĩra, kana amenya namba yaku tondũ nĩũretio namba, nogetio namba ya gĩbandĩ. Mũndũ ena icio igĩrĩ no ahote gũkũiyĩra mbeca na raithi mũno. Rĩu maita maingĩ mundũ nĩakoragwo akĩmaka, ũkarigwo kana nĩũkũneana, kana ndũkũneana.

Ĩĩ nĩ guo. Mũhano, ũngĩkorwo ũkuĩte mbeca nyingĩ, na ũrathiĩ kurĩha kĩndũ, no ciiyĩrwo wĩ barabara-inĩ. Ciĩ mũhuko-inĩ no ciiywo kana ciĩ kĩbeti-inĩ ũriganĩrwo kĩbeti handũ, na mũndũ oke akue mbeca athiĩ nakĩo. No ciĩ thimũ-inĩ, ona thimũ ĩngĩũra, nĩũgũcoka gũthiĩ wethe raini ĩngĩ ya thimũ, wandĩkithie ibandĩ ciaku na namba, na mbeca ciaku ũgũcikora oro hau. Ningĩ ũngĩrĩha motungata, nake ũrĩa warĩha rĩngĩ auge ndũnamũrĩha, ũmũrĩhĩte na M-Pesa nĩ raithi kuonania nĩma nĩ ũmũrĩhire, to nĩ kĩmenyithia ũkũruta gia kũmuonia M-Pesa nĩ yagũcokeria, nĩ matinirie mbeca ciao, na kũrĩa ciathiĩ. No ũmũrĩhĩte na mbeca baribari, acoke auge ndũnamũrĩha, no hinya kuonania kana nĩma nĩ ũmũrĩhire. Ũguo nĩma, marĩhi ma M-Pesa nĩ marĩ ũgitĩri.

Ĩĩ nĩndĩ ndate. Ndahũrĩirwo thimũ nĩ mũndũ, akĩnjĩra arutaga wĩra na wobici cia Safaricom Akĩnjĩra namba yakwa rĩ, nĩrĩ na mũndũ ũngĩ, twandĩkithĩtio na namba ĩmwe, na rĩu nĩ getha atigĩrĩre namba ĩyo kana nĩ yakwa rĩ, ndĩmũnengere ndĩmũtũmĩre namba ciakwa cia gĩbandĩ. Ndiahiũhire gwĩciria, tondũ nĩma andũ nĩ mahuragĩra makauga namba ĩyo yakwa ĩraruta rĩtwa rĩa mũndũ ũngĩ. Ngĩtũma namba cia gĩbandĩ. Agĩcoka akĩhũrĩra akĩnjĩra hinge thimũ, ndagĩka ta ĩmwe njoke hingũre. Ngĩhingũra ndakorire nĩ marutire mbeca ciarĩ ho, ngiri ithatũ na magana mana cigĩthiĩ. Ndacokire ngĩĩtwara obici cia Safaricom, na nĩho nderirwo ndute gĩbandĩ gĩakwa. Ngĩruta, ngĩandĩkithio werũ, na makĩhinga namba ĩrĩa ĩngĩ yandĩkithĩtio na gĩbandĩ gĩakwa. Kuuma hau rĩu ndirĩ ndaiywo mbeca rĩngĩ.

Kũringanaga na nĩ mbeca cigana ndĩrenda kũmatũmĩra. Kũrĩ arĩa ndũmagĩra na thimũ, icio nĩ mbeca nini. Na kũrĩ arĩa ndũmagĩra na bengi. Cia thimũ, thiaga, ngoya mbeca ciakwa, ngathiĩ, ngeekĩra M-Pesa-inĩ, harĩa nduka-inĩ cia M-Pesa , ndekĩra ngacoka ngeekĩra mbeca iria ndĩrenda kũmatũmĩra na namba cia ũrĩa ndĩrenda gũtũmĩra, ngeekĩra maũndũ makwa hau, ngacoka rĩu ngatũma, mbeca ikamũkinyĩra tondũ onake nĩeandĩkĩthĩtie thimũ yake gwa Safaricom , kana kwa Airtel , agathiĩ rĩu akaruta mbeca. Nao a bengi, thiaga o bengi, nganeana namba ciao cia bengi yao. Ndaneana mbeca ikarutwo, bengi-inĩ yakwa igeekĩrwo bengi-inĩ yao. Rĩu icio nĩ mbeca nyingĩ, makĩria ma ngiri ta mĩrongo ĩrĩ.

Ndigwĩciria hena ũgitĩri wa kũigana, tondũ wa mbere, andũ rĩu nĩ mathomire mũno, na makĩaga mawĩra, ũguo mathomo marĩa mathomire, ũkoraga nĩmo marahũthĩra kũiyĩra arĩa angĩ. Na nĩ mathomire mũno ũhoro wa tekinolojia. Riũ ũkoraga ndathiĩ kũruta mbeca ciakwa okorwo ndĩrahũthĩra intaneti, he mũndu ũngĩhota kũingĩrĩra gatagatĩ gakwa na bengi. Harĩa ngĩruta mbere ya mbeca ciumĩte bengi-inĩ, ciũke gwakwa, no ahote kũingĩrĩra arĩ mwena ũyũ ũngĩ, na amenye maũndũ makwa ta namba ciakwa cia bengi, na agacoka acirute. Kana, acirute thaa icio ngĩkĩra, ekĩre namba ciake, na mbeca ciakwa cithiĩ. Oguo ndikuona ta ĩna ũgitĩri wa kũigana, ona ongorwo nĩ ĩkoragwo na wĩra wa raithi.

Ũnyitithanagia bengi yaku ya PayPal na bengi yaku ya kawaida, ĩno ya ĩrĩa ũhũthagĩra, kana ũkamĩnyitithania na M-pesa yaku thimũ-inĩ. Rĩu we watũmĩrwo mbeca, no gũciruta ũgũciruta wĩĩkĩre maũndũ maku megiĩ, namba ciaku harĩa ũrenda cithiĩ na ũcitware mwena ũyũ ũngĩ wa M-pesa, ũcoke rĩu kuuma hau, ũcerere nduka cia M-pesa, ũrute mbeca ciaku.

Macio mokire kũhũthia maũndũ, ũkĩringithania na maũndũ ma tene. Tene bengi citionekanaga na ihenya, na harĩa yonekanĩra, ũgũkora nĩ ũragata tigiti, ũgathiĩ nĩ getha ũthiĩ ũrute mbeca ciaku, wacoka wakinya hau wakinya, no ũkore kwĩna raini, ware raini, ũthiĩ wũihũrie maratathi, nĩ getha ũrutĩrwo mbeca ciaku, kana wũigithie mbeca ciaku. No rĩu kuuma intaneti yoka maũndũ nĩ mahũthire, ndirabatara gũthiĩ harĩa bengi yakwa ĩkoragwo, kũrĩa njigagĩra mbeca, no ndĩciĩkĩrĩre ndĩrĩ o harĩa ndĩ, tondũ rĩu wambere, wanyitithania bengi yaku na M-Pesa, nĩ ũgũthiĩ oro hau ũguo hakuhĩ nawe, wũingĩre, wĩkĩre mbeca ciaku M-Pesa, na kuuma hau wũigithie mbeca ciaku, kana ũcirute ũrĩ o nyũmba harĩa ũrĩ. Ũguo nĩ marehire ũraithi wa gwĩka maũndũ.

Ingĩoya loan rwa SACCO tondũ wa mbere nĩ getha SACCO makũhe loan wambaga ũkaigithia gĩcunjĩ kĩa mbeca ciaku, ũguo magũkũhe loan rũrĩa marona nĩũkũhota kũrĩha na ningĩ nĩgetha makũhe magwĩtagia o mũndũ wa gũgwĩkĩrĩra thaĩni nĩgetha ũheo loan rũu na ningĩ marĩhi mao, kũrĩha ũrĩhaga kũringana na ũrĩa mwaiguithanĩria na marĩhi mao matikoragwo na nyongerera cia igũrũ ũkĩringithania na bengi, bengi nĩ ũgwĩtio maũndũ maingĩ, kũiyũria maratathi nĩgetha ũnengerwo mbeca icio na ningĩ marĩhi mao nyongerera ĩkoragwo ĩĩ igũrũ mũno.

Wa mbere nĩ kwaga mawĩra ogakora nĩ ũrenda wĩna mahũthĩro no ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ ũrute wĩra nĩgetha wone mbeca. Wa kerĩ ogakora wĩna wĩra ũcio no waruta na ndũna rĩhwo. Wagatatũ gũcerithĩrio kũrĩhwo kana ũkarĩhwo mbeca nini itangĩhota kũrũgamĩrĩra mahũthĩro maku mothe.‎ Kũnina mathĩna maya wa mbere no thirikari yambire ĩthondeke mĩeke mĩingĩ ya mawĩra nĩgetha andũ aingĩ mone mawĩra. Wa kerĩ andĩkani nao maige mĩtaratara mĩega ya kũrĩhaga andũ marĩhi mararingana na wĩra ũrĩa mararuta na ningĩ kũmarĩhaga kũringana na mahinda marĩa maruta wĩra matekũmacerithĩria.

Kũringanaga na nĩ bata ũrĩkũ ndĩrenda, kana nĩ ũndũ ũrikũ ndĩrenda kũmenya wĩgiĩ akaũnti yakwa. Angĩkorwo nĩ mbeca ndarĩha, ndacirĩha akaũnti-inĩ njũru, thiaga, ngahũra thimũ, kana ngamatũmĩra maũndũ marĩa ngwenda manjenjerie, nyenda-inĩ cia intaneti-inĩ, na nĩmegũcenjia. No kũngĩkorwo nĩ maũndũ ta mbeca ndĩraga akaũnti-inĩ yakwa, kana ngona ta he mũndũ ũraingĩrĩra akaũnti-inĩ yakwa, ndĩĩtwaraga niĩ mwenyewe. Gwĩtwara nĩ kũrĩ raithi, kũrĩ kũhũra thimũ kũngĩkorwo na bata mũnene. Tondũ wetwara nĩũhingagĩrio bata waku wa naihenya. No wahũra thimũ, ũkoraga mũndũ ũrĩa wa hũrĩra thimũ ũmũthĩ, a kwĩra ũkahũrĩra thimũ rũciũ ngũhe mariboti mothe. No wahũra mũthenya ũyũ ũngĩ, ũgakora wa kora mũndũ ũmwe mũndu ũngĩ mwerũ. Ũguo ũkũmwanjĩrĩria rũgano o rwa ira, wanjĩrĩrie kũmũtarĩria. Rĩu ona no woe ihinda inene mũno magĩgakũhingĩria bata waku, bata mũnene o na nĩ kaba rĩu wĩtwarĩte.

Ũngĩrora mahinda ma tene, mbeca ici nĩ ũngĩathire nacio nduka, na ũhote kũgũra indo cironekana nĩ indo njega, kana kĩndũ kĩmwe kĩnene. No rĩu o ũrĩa tũrathiĩ tuthiĩte, ici ũngĩ thiĩ nacio nduka, ũkoraga ona mahinda maingĩ citinaigana. Ũguo o ũrĩa tũrathiĩ, nĩ cirathiĩ ciagĩte hinya mũingĩ, ũkiringithania na hau ũguo kabere.

Wa mbere, nĩ cuba ĩyo ũrĩa ĩhũthĩkĩte, cuba ĩno nĩ ĩngĩteirwo, kana yoneke ta ĩtarĩ bata, no rĩu yũkĩte ĩkahũthĩrwo na njĩra ya mwanya mũno, na ĩgatuĩka ya bata mũno, kũrĩ ũrĩa ĩngĩteirwo. Wakerĩ, ũyũ nĩ ũrĩmi wa kĩĩrĩu, ũrĩmi wa kĩmbiacara, ũguo ũrĩa ũrarĩma ũũ, nĩ aronania nĩ mũndũ wĩna matanya ma kũgĩa na uumithio, kuumana na ũrĩmi ũyũ. Wa gatatu, maaĩ maya ũrĩa marauma, mathondeketwo ũndũ atĩ matingĩrekererio mũgũnda, nĩgetha matuĩke ma kũũra matikuma maingĩ moore ũguo gũtigũkorwo na ũthũkangia wa maaĩ.

ĩ no ndirikane, hĩndĩ ndathiĩte kũhingũra akaũnti ya mbiacara yakwa. Na mũtumia ũria ndakorire hau, andarĩirie ũhoro wa akaũnti ciothe, kuuma ya mũndũ kĩũmbe, ya mbiacara, ya cukuru, na ngĩhota kũhingũra bengi ya mbiacara. Na ningĩ ngĩiguithĩka kũhingũra bengi, akaũnti ya mwana wakwa ya cukuru. Ndacenjirie matua macio, kũringana na ũrĩa ndakorire, na ũria andarĩirĩe na akĩndungata wega.

Wa mbere nĩ njũĩ irio citikoragwo ciumĩte ikundi-inĩ ciothe, waru i gĩkĩndu mwanya na mbembe. Ũguo ndahanda handũ hamwe waru kĩmera kĩrĩa kĩngĩ ngahanda irio citarĩ gĩkundi kĩmwe na waru, ũguo ngahanda mbembe. Okorwo ndahanda mbembe haha kĩmera gĩkĩ kĩngĩ ngahanda nyeni. Kũgarũrĩra kũhanda irio ũũ, nĩgũteithagia mũgũnda wakwa, tarĩu ũngĩkorwo ndĩrarĩ na mũrimũ wa waru kĩmera gĩkĩ njoke kĩmera gĩkĩ kĩngĩ njokie mbembe handũ hau ndĩrahandĩte waru, ngĩcoka kĩmera gĩa gatatũ kana gĩa kana gũcokia waru hau mũrimũ ũcio wa waru ũkoragwo ũthirĩte wothe, tũtambi tũrĩa tũrangiaga kĩmera gĩkĩ ndacenjania irio iria ndĩrahandĩte hande ingĩ ũkoraga tũtambi tũu nĩ twathira.

Ũrĩithia wa ngũkũ nĩũkũragwo wĩwabata mũno. Wa mbere ngũkũ nĩitũheaga matumbĩ na ũngĩkorwo rĩngĩ ndũrĩ na ũhoti wa gũthiaga ũkagũra nyama o mũthenya ũkaruga, kaingĩ nĩũrugaga matumbĩ na ũgũkorwo wũiganaine na mũndũ ũrĩa ũrĩire nyama. Wa kerĩ nĩũnyitaga ngũkũ icio ũgathĩnja mũkarĩa. Ũguo ngũkũ nĩitũheaga irio na makĩria ya macio ngũkũ ũngĩ korwo na mathĩna ma hinahi kana mabataro marabatara mbeca cia naihenya na ti mbeca nyingĩ, ũnyitaga ngũkũ ta igĩrĩ kana ithatũ iria cingĩhingia bata waku ũkendia, nĩ raithi kwona thoko ya ngũkũ. Ngũkũ ici nacio cia kũhingĩrwo nĩ ikoragwo ciĩ njega mũno, tondũ citiumagaraga mũno nakuo gũgũthũkĩria mũgũnda.

Nĩmaga waru gũkũ maita maingĩ ũguo thiaga ngacimbũrania mũgũnda wakwa ngenja mĩtaro ngoka na thumu wa ngo'mbe kana wa mbũri na ũrĩa ũhĩte ngaitĩrĩria mĩtaro-inĩ yakwa ngamĩthika na gatĩri kanini. Ngacoka ngoka na mbegũ yakwa ya waru ĩrĩa nyũmĩtie ngũha ngamĩarĩra. Njaragĩra kũringana na ũria waru yakwa ĩigana waru njeke ngarĩra ĩtumanĩtie waru ndundu ngatagatagania hanini ngacoka ngaitĩrĩria bataraitha ici cia nduka ngamĩthika waru yanina mweri ũmwe nĩnjũkaga ngamĩrĩmĩra kana gwĩkĩra tĩri ngacoka ngamĩhũra ndawa ya heho ndukanĩtie na ndawa ya foliar gũkũ nĩ kũrĩ heho mũno nĩkĩo hũraga ndawa ya heho na foliar nayo ĩteithagĩrĩria kũruta mathangũ. Ngacoka ndĩmĩhũraga ndawa ĩyo ya heho o thutha wa thikũ mũgwanja nginya ihindainĩ rĩa mĩeri ĩrĩ na nuthu waru yakwa ĩgakorwo ĩ ngũrũ. Ngoka na macembe na andũ tũkaumbũrania tũkagetha tũgatwara ikũmbĩ kana tũkendia.

Kũrĩma na thumu wa mahiũ, ta mbũri kana ng'ombe ũkaga kũhũthĩra bataraitha ici cia kwendio nduka-inĩ cia kĩmĩko kana ũgathondeka ndawa cia kũgitĩra mĩrimũ ya mĩmera ũkĩhũthĩra mĩtĩ. Haha ũũ nĩgũtua mahuti ma mĩtĩ ũkamarinda maĩ-inĩ ũgacoka ũkahũra maĩ macio harĩ irio ciaku, kũgirĩrĩria tũtambi kana mĩrimũ, kana ningĩ ũgaitĩrĩria mũhu mũgũnda waku nĩ getha tĩri waku ndũkarũre mũno kana ningĩ kũgitĩra mĩthemba ya tũtambi mbembe-inĩ.

Nyanya nĩ ĩmwe ya irio iria cirĩ hinya mũno kũmenyerera mũgũnda-inĩ wakwa, tondũ nyanya nĩ bataraga wĩra mũingĩ mũno na ndawa nyingĩ mũno ĩngĩgakũra. Wa mbere nyanya gũtungata no nginya ũkorwo na mbeca, na ndirĩ na mbeca icio cia kũgũra ndawa icio ciothe. Wa kerĩ nĩ ĩhĩaga mũno nĩ heho na guitũ nĩ kũrĩ heho nyingĩ mũno ũguo no nemwo nĩ kũmĩgĩtira. ‎Mahiũ marĩa ndanaremwo nĩ kũiga nĩ mbũri, tondũ mbũri nĩ ibataraga mũgũnda mũnene handũ ũkũhota gwaka ciugũ, wacirĩithia kiumia kĩmwe kiugũ gĩkĩ ũgacitwara gĩkĩ kĩngĩ nĩ getha nyeki ĩkũre hau, ndirĩ na mũgũnda mũnene na ndirĩ ũhoti ũcio wa gwaka ciugũ.

Rũrenda rũrũ ruokire kũhũthia maũndũ, na niĩ taniĩ nĩ rũhũthĩirie maũndũ mũno. Tondũ rĩu, ingĩenda kwĩandĩkithia kũrĩha magoti, nditindaga gĩcerera obici cia magoti, njĩkagĩra ũndũ ũcio ndĩ harĩa ndĩ. Ndĩ nyũmba, kana ndĩ wĩra-inĩ, na ngakorwo nĩ ndahota kũrĩkia ũndũ ũcio naihenya. Tene hau kabere nĩ ũngĩrakorire, no nginya ũthiĩ obici-inĩ cia kũrĩa ũgũthiĩ ware raini. Ningĩ rũrenda rũrũ nĩ rwanyihirie uungumania, tondũ rĩu wathiĩ, ũkũara raini, na ũkore kwĩ mũndũ ũgũthiĩ arĩhe, nĩgetha arũgio raini-inĩ ĩyo nĩgetha ahote kũheo motungata naihenya. Ũguo ongorũo ndũĩ kũrĩa kũrarĩhanio, we ũgũtũra hau. Ũguo nĩ rũnyihanyihĩtie ũhoro wa kũruta magoti na ningĩ rũkahota gũtharĩra mũndũ mathaa make.

Ũcenjania wa irio mĩgũnda-inĩ, nĩ ũteithagĩrĩa harĩ kuongerea ũnoru wa tĩĩri, na ningĩ kũnina tũtambi na mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo tĩĩrĩ-ini. Rĩrĩa mũrĩmi ahota gũcenjania irio iria arahandĩte kĩmera kĩa mbere, akarehe irio mũthemba ũngĩ kĩmera gĩa kerĩ, tĩĩri wake nĩũhotaga gũĩtiria tũtambĩ, na nĩũhotaga gũĩtiria mĩrimũ na kũoguo maciaro magakorwo mongererekeire makĩria.

Ciokire kũhũthia maũndũ, mũno harĩ kuoya indo ta kĩbandĩ. Tha ici ingĩbatara gĩbandĩ, ingĩkorwo nĩ gũte ndĩrateire kana nĩ kĩerũ ndĩrenda kuoya, ngwĩtwara o kwao, ndĩandĩkĩthie, njũke thutha wa wiki igĩrĩ, thiĩ na njoye gĩbandĩ gĩakwa. Hau gatene, ũngĩendire kuoya gĩbandĩ, wa thiaga gwa cibũ na nĩũgweterera nginya ta mĩeri erĩ, ibandĩ icio cigĩgacoka kũrehwo. Ingĩatara maũtungata ma thirikari, na ndirahota kũhũthĩra mũtambo wakwa wa rũrenda gũthiĩ kũrĩhĩra ho, nĩngũcerera huduma centre, na nĩ makũhota kũndeithia ũrĩa ingeona maũtungata ma thirikari, na ningĩ rĩu gũtikoragwo na raini nene urĩa ciarĩ tene. Na maũtungata mau ma huduma centre nĩmakũhĩrĩirie mũno harĩ andũ.

eCitizen nĩyahũthirie maũndũ ũkĩringithania na hau kabere. Hau mbere wagĩrĩire ũrĩhe tigiti, ũthiĩ wobici, ware raini, ũte mũthenya mũgima. No kuuma maũndũ ma eCitizen moka, thaa ici no ndĩhe magoti makwa ndĩ nyũmba. No nyingĩre eCitizen ndĩandĩkithie ũhoro wĩgiĩ passport, na yauma ngarorera oro hau na menye na ndĩmĩgĩre, ihinda o rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũguo nĩyahũthirie maũndũ, ũkĩringithania na hau kabere.

Nĩ ndahoya mũhera, ndekera mũno. Ndingĩkwenderia kĩratũ gĩthũku ngĩmenyaga. Rĩu rĩ kĩratũ kĩu warĩhĩte kiumia gĩthiru na rĩu nĩngoretwo hũthĩrĩte mbeca ici. Rĩu ndĩrenda twaranĩrie tũiguithanĩrie, ngũcenjanĩrie kĩratũ kĩu. Kuma haha orona nginya harĩa mũico, iratũ ici nĩ cia thogora ũmwe na kĩu ũragũrĩte. Ndĩrenda ũthure kĩrĩa gĩgũgũkenia nĩgetha ũthiĩ wũigue ngoro yaku ĩiganĩire

Ũhoro waku? Mũthenya wa ira nĩ ndĩrokĩte haha nduka ĩno yaku kũgũra indo, na ndagũra, ndainũka ndatua gwĩka mathabu makwa ngĩrora rĩthiti, ndĩrakora he kĩndũ kĩmwe ndarĩhio maita merĩ. Rĩu ndacoka, ndĩna rĩthiti ĩno ya kuonania nĩ ma, ira nĩ ndĩrarĩ haha na nĩ ma nĩndĩrarĩhire, na nĩ ma gĩtarĩtwo maita merĩ. Rĩu ngwĩhoyaga, mũnjokerie mbeca ciakwa ici cia igũrũ.

Ũhoro waku mwendia? Rĩu ndĩrenda kũgũra macini ya kũhũra nguo, na gatagatĩ ga kambuni ĩno na ĩno rĩ, ndiramenya nĩ ĩrĩkũ ĩnjagĩrĩire mũno, rĩu ngwendaga ũndeithie gũcagũra. Ndĩrenda macini ya nguo ĩrĩa ĩrĩhotaga kũhũra nginya mĩrengeti yakwa ĩrĩa mĩnene na ĩgathambĩria iratũ. Ningĩ nĩ ndĩrenda macini ĩgũikarakara ĩ he ĩ ndungate ihinda inene. Rĩu ngũragia atĩrĩrĩ, kana no ũndeithie kũmenya kambuni ĩrĩa njega, na kũmenya macini ĩ na ũritũ ũngĩhũra indo icio ndagũtarĩria.

Wĩ mwega ndĩrona nĩwe wĩ raini-inĩ ĩno ya indo ici, na he kĩndũ ngwethaga haha raini-inĩ ĩno, ndĩrenda kĩndũ gĩa kambuni ĩno, na kĩrutaga wĩra ũũ na ũũ, na no nginya gĩkorwo gĩgĩa kambuni ĩno, ndageria gũgĩetha ndaaga, rĩu ngũragia o korwo mwĩna kĩo rĩ, kana no ũnjerethere harĩa ngũkĩrora kana ũndware nginya ho, nĩ getha ndĩkĩgũre.

Ũhoro waku mami? Ngũcerete thoko-inĩ ĩno, gwetha mũndũ ũngĩnyenderia nyanya, na ndona nĩũraciendia. Ndĩretha nyanya nyingĩ ngũgũra thiĩ ngendie gwitũ. Rĩu rĩĩ ndarora nyanya iria wĩnacio haha ndĩrona nĩũ ciandĩkĩte thogora, kũringana na ũrĩa cigana, ngũragia kana no ũnyenderie ciĩ nyingĩ, ta iria wũigĩte harĩa na mathandũkũ na ũnyenderie na thogora ũrĩa ndahota gũthiĩ kwendia naniĩ nyone kĩndũ, na nĩ ndĩũkaga gũkũgũrĩra cia gũrwo.

Wĩ mwega mwendia? Hĩ tũtiĩrĩgaine, njĩrĩgĩte kũgũra thamaki haha kiumia gĩthiru, na ndĩrona nĩ wongereire mbeca. ĩno, kiumia gĩthirĩte ndamĩgũrire magana merĩ ma mĩrongo ĩtano, na tha ici ndona ũramĩendia magana matatu ma mĩrongo ĩtano. Rĩu ngwĩhoyaga tondũ ngũraga haha o mũthenya rĩ, ũndinandinĩrie ona ũkorwo nĩ mĩrongo ĩyo itano ya igũrũĩ, ndĩmĩgũre na magana matatũ nĩgetha hote kũgũra thamaki ithano, ũkũona atĩa?

Nĩwona thimũ ĩno nĩ ya bata mũno. Kwanja ũngĩkorwo we nĩũhũthagĩra intaneti nĩ wũingagĩra kũrĩa ng'enda-inĩ ĩkoragwo na ihenya mũno, ũngĩkorwo nĩ kĩndũ ũkwendaga kũrora ĩkũroragĩra ndagĩka. Ningĩ mbica ciayo ĩrutaga mbica theru ona ũngĩ korwo na magongona maku, wĩna thimũ ĩno ndũrabatara gwetha mũndũ ũkũrĩha aa kũhũrĩre mbica, nĩ ũkũhũra mbica theru mũno. Nĩ ĩigaga mwaki ũngĩringithania na thimũ iria ingĩ ciĩ thoko cia mũthemba wayo ĩno nĩĩigaga mwaki gũcikĩra tondũ ta rĩu rĩa mũico gwĩkĩrwo mwaki, ĩna thikũ ta ithatũ kuma ĩihũrĩrĩrio thitima na tha ici ĩrĩ o naguo na nĩ ũrona ũgũtinda nayo, wĩke mawĩra maku mothe nayo, ningĩ nĩ kũmũrĩkagĩra ndũgũbatara gũkua kĩndũ gĩa kũmũrĩka ũtukũ, nĩ thimũ njega mũno.

Wĩ mwega mwendia? Ngwendaga cumbĩ, na rĩu ndona nĩ wongereire na ciringi ikũmi. Rita rĩakwa rĩa mũico kũgũra na ndagũrĩte haha rĩ, ndwendagio ũguo, wĩ na ciringi ikũmi igũrũ, rĩu ngwĩhonyaga ũ ndutĩre ciringi icio ona okorwo ũkũruta ciringi ithano naniĩ njongerere ithano ndigagĩkũhinyĩrĩrie mũno tũkorane hau gatagatĩ-inĩ tondũ nĩ njũĩ guo thoko nĩ thũkĩte indo nĩ ciongererirwo mũno, no nĩ wona o naniĩ ndigũgĩkuĩte mbeca icio nyingĩ tondũ ngwĩciragia ũkũnyenderia o ũrĩa wanyendeirie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ũkuona atĩa? nĩ ũkũhota kũndutĩra ciringi icio ithano naniĩ nyongerere?

Raini ĩno ya Airtel ndĩrakwenderia ciringi mĩrongo ĩtano, na twagũra ciringi mĩrongo ĩtano weyandĩkithia no ũmĩkĩre thimũ-inĩ ĩgokorwo na credit ya mĩrongo ĩtano, ũguo na njĩra nguhĩ nĩ ta gũkuhe nadakũhe laini wagũra credit. Arabu raini ĩno, kũrĩa guothe wathiĩ nĩ nyitaga, na no ũhũre kuma laini-inĩ ĩno nginya mũtambo-inĩ ũngĩ ona korwo ti wa Airtel. Ũngĩringithania ndagĩka iria Airtel marakũhe kwaria na mbeca iria marakũhe nacio, ĩna raithi mũno kũrĩ mĩtambo ĩngĩ yothe ĩrĩ ĩĩ thoko, na ndakwenderia ũthiĩ ũrore nĩgetha wone ma ndinakũhenia, ũthiĩ ũringithanie kana ona ũringithanie na ĩrĩa ũrahũthĩra tha ici. Ũngĩringithania nĩ ũkuona ĩna raithi mũno na nĩ ĩgũgũteithia mũno, nĩũĩ thikũ ici mũndũ arenda kũgũra kĩndũ kĩngĩmũhonokeria mbeca.

Mũthenya waira nĩ ndĩraiyirwo thimũ, na ĩrarĩ na kandi thĩiniĩ, rĩu ndoka ngũre kandi ĩngĩ njokie ĩyo ndĩrarĩ nayo tondũ ndĩrenda kwĩyandĩkithia ona ĩyo tondũ ĩrarĩ na mbeca thĩiniĩ, nĩ getha hote gũkinyĩra motungata marĩa ndĩraheagwo na namba oro ĩyo. Rĩu ngũragia tiga kĩbandĩ gĩakwa ũrenda rĩ na namba ĩyo rĩ, nĩkĩ kĩngĩ ũngĩ korwo ũkĩbatara nĩgetha ũnyandĩkithie?

Kĩndũ gĩkĩ thogora ũcio ũranengera naguo nĩ ndĩraigua ta wĩ igũrũ mũno tondũ harĩa ngũraga rĩ ona korwo no kũnene rĩ, nĩ ndĩrona thogora ũcio wĩ igũrũ ndigũraga ũguo, no nĩ ndĩranyita, no ũkorwo ona we nĩho ũgũraga, ũguo nĩ ndĩrarora nĩ ũrorete maũndũ ta tigiti, maũndũ ta mbeca cia kũrĩha haha ũrenderia na nĩ ũrenda gũthondeka baita. No ona gũkĩrĩ o ũguo rĩ, thogora ũcio nĩ wa thiĩ igũrũ mũno. Rĩu ngũragia atĩrĩrĩ kana no ũnenganengere na niĩ ngwongongerere tũcemanie gatagatĩ nĩgetha ndikaigue ta ndahinyĩrĩrio, kũrĩ ũrĩa ngũraga na we ndũkaigue ta ndakũhinyĩrĩria watara maũndũ marĩa ũbangĩte gwĩka na mbeca icio.

Ũhoro waku? Ngwĩhoka ũrĩ thayũ kuma rĩa mũico rĩrĩa twarĩtie. Rĩu ngũkũhũragĩra gũkũerethera ũhoro wĩigie igongona rĩa mwana wakwa, rĩrĩa ndakwĩrĩte rĩa gũbatithio. Mũtungatĩri nĩatũhe mweri rĩrĩa akonekana, na nĩ mweri ithano, mweri ũyũ ũkĩte. Ndona ndeterera tuonane, ndahota kũriganĩrwo kana twage kwonana. ‎Rĩu ngwĩhoyaga mũgoka ma mũke na bamĩrĩ yaku, ona no mũke mweri inya, mũrare nĩgetha tũũkĩre gũthiĩ kanitha mweri ithano. Thengiũ mũno

Ũhoro wa ihinda inene? Hĩ nĩ twaikara mũno tũgĩkaranĩria.O mũthenya ngomaga ngĩhokaga nĩ ngona namba ciaku ngũhũrĩre kana ũhũrĩre twarie, ngoretwo ngĩthumbũka mũno ngoro kũriguo kũrĩa ngũruta namba ciaku. Rĩu maũndũ maikarire atĩa? Mũtũrĩre ũhana atĩa na kũu? Nĩ wonire wĩra? Ĩĩ ciana nĩ ciangĩrire cukuru?

Gwĩhoka ũri thayũ. Onaniĩ ndĩ mwega na ndirĩ na ũrũ, thimũ ĩyo ndahũra kĩmahĩtia nyũma hũrĩre mama witũ nondahĩngicithia namba. Ndona namba icio nĩiratigana na namba ĩmwe ĩthiete kũhanana na mama witũ. Rĩu njohera ĩĩ ndirĩ na ũru na ũgĩe na mahinda mega. Thengiũ. .

Nĩndacũnga mũhera mũno mũthenya wa ũmũthĩ ndigutanyĩte gũcererwo no ndĩharĩrie o oũrĩa njũkĩraga thiku ĩra ingĩ nondakinya thitĩnji nĩkũgĩire na mũhĩtũkano mũnene wa ngari barabara-inĩ na nĩkĩo ndacererwo. No rĩu nĩndathoma rũciũ rũngĩ ndĩriũkĩraga tene nĩgetha ngehe ihinda ngũngĩkorwo na mũhitũkano ũngĩ wa ngari, ngakorowo na mahinda ngahota gũkinya tene. Nĩ thengiũ.

Ũhoro waku? Nĩũtũtete mũno, rĩu rĩ kĩndũ gĩkĩ thikũ ici gĩtiranina thikũ igĩrĩ haha, kĩrakinya kĩgĩrĩtwo, nĩũĩ nĩ hĩndĩ andũ maramenya mabata makĩo, rĩu ta kĩrĩa kĩrarĩho ĩĩ gĩthirire ũmũthĩ kĩroko, no nĩ nyandĩkithirie kĩngĩ kĩrehwo, rũciũ ngari itũ nĩĩkarehe na ĩgakinya mathaa-inĩ makĩroko. Ũguo woka mathaa ma mĩaraho, mathaa marĩa ũgeraga haha ũkiuma wĩra-inĩ rĩ nĩũgagĩkora na nĩngakũigĩra no kũnjĩra ũkũnjĩra ũrenda kĩigana atĩa, ũgakora ngũigĩire, na nĩndacokia ngatho mũno nĩ gũtwĩhoka

Ndarĩkia gũcimba mũgũnda wakwa na gũtema marima, gũtema marima gatagatĩ ka raini arĩ fiti ithatũ na gatagatĩ, thĩinĩ wa raini arĩ fiti ĩmwe, njokaga ngagũra mbembe ĩrĩa nginyanĩru na ĩkĩrĩtwo wũira nĩ mbembe nginyanĩru ya kũhanda, ngoka handĩtĩte mbembe igĩrĩ igĩrĩ na ngacoka ngekĩra bataraitha ngacoka ngathika marima mau, thutha wa ciumia ithatũ ngarĩmĩra mbembe ĩyo na njĩra kũhũthĩra icembe na ngacoka ngorera bataraitha ĩngĩ, thutha wa kiumia kĩngĩ kĩmwe ngacoka kuo o rĩngĩ, ngarĩmĩra mbembe ĩyo rĩngĩ na ngamĩthikĩrĩra, na wona ndarĩkia kũmĩthikĩrĩra ngekĩra bataraitha ya mũico ya gatatũ na ngeterera ĩkũre na kũhuhĩra kĩgunyũ.

Wakĩa cũcũ, ũrĩo thayũ? Ndona ũrĩo na hinya. Mwathani no akũmenyereire. Na niĩ ndĩo thayũ, ndirĩ naũru. Ngũthiĩte harĩa thoko-inĩ, no ũkorwo rĩngĩ nĩ ho ũthiĩte, ũndũme? To nĩngũthiĩ naihenya na njoke o naihenya, handũ ha ũtinde ũgĩthiĩ na nĩũkũnoga mũno.

Wĩ mwega mũnene wakwa, he maũndũ ingĩenda twaranĩrie, megiĩ wira, nĩgetha ndaũkwo ndigeekore ngĩhĩtia. Wa mbere, no nyende kũmenya mathaa ma kũingĩra wĩra, na ma kũhinga. Na ningĩ no nyende kũmenya mĩthenya ĩrĩa njagĩrĩire kũingĩra harĩ kiumia. Ningĩ no nyende ũnjerethere ũhoro wĩgiĩ rũtha rwa mweri, kana ndĩna wĩyathi wa gũthura thikũ iria ndĩthiaga rũtha. Nĩ thengiũ mũno.

Ũhoro waku mũrata? Kwerwo atĩa? Hĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene ũngĩ ona ũkĩte thoko! Nanĩguo ũtendete gũka thoko. Andũ mahana atĩa mũciĩ? Mũrĩ o thayũ? O naniĩ ndĩ o thayũ ĩĩ hamwe na andũ akwa ĩĩ, ũmũthĩ ngũgereire haha ngĩgũraga nyanya tondũ rũciũ ndĩna wĩra, nĩgetha ngakĩona gĩa kũrugĩra andũ. Nĩkĩ gĩkũrehire thoko ũmũthĩ?

Ũhoro waku wa kĩroko? Naniĩ wakwa nĩ mwega. Njĩtagwo Waithĩra wa Maina ndĩrarutagĩra wĩra obici-inĩ cia Mũrang'a, no rĩu nĩ thamĩtio ngarehwo gũkũ kwanyu, rĩu nderwo ndĩrutagĩra wĩra haha hakuhĩ na we, mwena-inĩ waku wa ũmotho nĩ ho gĩtĩ gĩakwa kĩrĩ. Na ningĩ nderwo ingĩbatara kũũria kiũria no ngũrie nĩgetha ũhote kũndarĩria ũrĩa gũkũ maũndũ mathiyaga. Thengiũ.

Yandirikania cukuru wa gĩthomo kĩa igũrũ kũrĩa kwa gũragwo irio nĩ arutwo na arutani. Kwarĩ na irio mĩthemba ngũrani irio ciarĩ na mathogora ma igũrũ ma, na mathĩ. Arutwo nĩ mahotaga kũgũra irio na thogora mwega matakũigua makĩhinyĩrĩrĩka kuma mahingũre thukuru nginya rĩrĩa makahinga.